Sokat ko kit nebo maana en emoni bo kasari amun sokat kotoretin en tukuk chechang, toreti ikere tukuk chetesetai en emet. Toretin koraa ikere kii agetukul neimokinigee, kirutechin sokat ndoniton koraa yon imoche ikeren anan ikasen kit netesetai en emet bolotoshek anan ko ngalekab siasaishek ko toretin sokat niton ikeren anan ikasen. Yon kirinai maana nebo sokat initon komalasima kele itinye television anan ko redio imuche iyat akikasen anan ikeren kit agetukul neimokiniigee. Sokat niton koraa ikeren tukuk chechang en soet kou yon imokinigee ikeren lokoiwekab emet alan ikasen lokiwekab emet oyote stetionit agetukul neimokinigee .Imuche koraa ikasen anan ikere kondoik chumbo barak inai kit netesetai, yon imoche ikeren anan ikasen tetutik cheyoe bik kotoretin sokat niton. Kikotoret bik chechang soiti ko kipsomaninik kikotoret ichek en somanenywan akoteshit ot ngomnotet anan ko naet neo, bo maana sokat yon ingen iboishen amun toretin en tukuk chechang.

Kit nekararan anan kit netoreti bik kigenye arekab ingokaik ko kit nekikuren mashinit, mashinit niton kotoreti bik burgei ako kararan temik kochome mashinit niton amun toreti bik kipongochin imainik akekany wikishek somok asikogeny. Toreti bik koraa en ngalekab imainik asikomaoyesho anan koyachekitun, yekakogeny mashinit niton kimuti arek ak keteki kot nenywanet ne kararan nemobire ropta, yekeiteki kot neywanet nekararan inam ak kebutyin chengek ak inogoi beek en kila. Arek chuto koyoche kerib en oret nekararan yoche ko kot nemenye ko kot nemoroboni. Olekiribto koraa arechuto koyoche kibukun ole menye anan ole rue asikomangem tyongik anan nko mionwek cheterter, arek chuton koraa koyoche kotindo kiit neomishen asimatyechatyech anan kowechowech. Arek chuton koraa yon kokoyechekitun kotoretin amun imuche ialde ak inyorchinegee chepkondok cheitoretengee, imuche koraa ibai kochanga asikotesak mungarengung.

Aroit ko kit nekararan missing soiti ko bik chon tinye imbaronik chechang, toreti icheck kongole imbaret asikokararanit imbaret ak komurmuri ngungunyek komengekitun. Koraa kotoretin missing amun isto tukuk chechang en imbar kou chemasai, suswek ak tukuk alak cheter. Aroit niton koraa kotoreti imbaret kokararanit anan kotililit sikotoretin yon imoi ibemin tukuk kuk en imbarengung. Toretin koraa kokererun ngungunyek en imbarengung asikomaimin yon iwekerere imbar anan iteme imoe imine tukuk cheimokinigee. Toreti temik chechang koraa amun yon kemin tukuk anan yon korut tukuk en imbar komonome timin amun kisib ingol en kanamet yoe imbaret koraa ko kararanit ak kotoldolit imbarengung amun rurtos tukuk kochoku amun momii timin anan moimii tukuk cheiben mbolea anan ko chetoret mbolea en imbaret amun tilil imbaret. Koraa komonyumnyume temindet bakosember imbaret bakoraa amun tilil imbaret, toreti imbaret asikopit amoet timit anan kochanga chemasaishek imbarengung. Kararan en imbarenik amun yoe minutik kuk korut en chokinet, toretin en minutik chechang aroit niton

Moshinit ko kit nebo komonut kot missing en temik alak tukul amun toreti temik kotem imbarenik kwak soiti ko chon tinye imbarenik cheyechen komoimuchi kokur bik amun motot komuch ichek kotar kaikai moshinit amun teme kochokin moikoegee. Yon itinye imbaret neo kotoretin moshinit niton amun chokin imbaret en chokinet mou bik moinyumnyumin koraa koitemindet ibirtegee ana ikur bik chechang .Kararan kosir bik, bik kosib kongetos anan koshororso, ogoigoe ane kot missing niton amun toretin en imbarengung asimekilgee anan ibirtegee en imbar. Minun tukuku kochokin en imbar kosir bik, moshinit kora kotoretin yon imine minutik kuk kou ngendek anan ko pandek kochokik yon ui koraa imbaret imuche iboishen moshinit kotoretin.

Igeboishen terekta nengunget ko kaikai kosir nebo chito amun nikobo chito komokingee rabishek chechang inyumnyumin soiti en rabishek cheikochinii niko kikobwoni koraa ko motoretin yon itinye imbaret neo amunpendii rabishek chechang. Nikokikobwonii koraa komuch koibenin rabishek chechang amun wone rabishek kaigai nengung amun ton itinye imbaret imuche itemishen sait agetukul nemokinigee, indoi kityok muanik komowestenokse rabishek chechang. Nikokikobwoni komuch koyachin rabishek chechang ako mara komingin imbarengunyko kaikai terekta nenguny, nikokikobwoni koraa komuch kochoki imbaret komatem komie amun wone rabishenk kwo imbaret age kaigai nenengung amun inimach item imbarengung kotoretin asimesomse. Toretin koraa yon imoche imin tukuk chechang en imbarengung amun insoi kityok muanik mobendii rabishek chechang, initemishen nikongung koraa koribokse asikomame abakora.

Kiptangazinik kenyorunen keljin neo en imbarenik amun toreti yon imoi iminse, ako melelen ibesore en tukoshek chuton inyoruu en kiyakiki kuk. Koraa yon kemin tukuguk en imbar komobele kii agetukul anan motinye yoityo amun malasima kele kesor phosphet chuton kotoretin yon iboishei. Kiptangazinik chuton komii konyil chechang, Mii kiptanzinik chebo ingokaik ak chebo tugaa ako chuton tukuk ko kararan en imbarenik, itoldole imbarenik ako rutu tukuk komie. Koraa kotinye kotoldoleiwek chechang kosir chombo tukoshek chuu Kobo tuget komuch nyokebelun minutik kuk chekemin en imbat. Kororon kiptangezinik amun melelen kewechowech rabinik ioloshen amun chuton inyoru en kiyagik che chekuget, indiminde tukuk kiptangezinik chuton nii kotoreti bik korutu tukuk kochoku ako mo ome tyongik tukuk chekemin. Temik chechang koboishen kiptangazinik chuton amun kinyorunen keljin neo missing, chuton ko kororon kot missing en imbarenik amun mobile minutik alak tukuk amun motinye kerichek mou chon kiole en tukoshek.

Tililindo ko kit nebo maan kipkosobe agetukul amun ngerib tililiniton nii komoite kele koityi mionwek alak tukuk en sobenguny, toreti koriboksei borto nenguny. Olekiriptoo tililiniton nii koyoche kokelechegee komie anan imwetgee kila betut ak iome tukuk chekoron, oleripto chito tililindo en konyinet koyoche kokamwet lokok chik ak komwetchi ngoroik ak ko kararan ole ruen lokok chuton asimoityi mionwek cheibu simto. En omitwokik koyoche kotililen tukuk cheiboishen ana kotililen beek cheiboishen en kongunget amun ngeboishen beek chesomii anan iyee beek chesomis kireu mionwek chechang alak ot ko cheu typhoid Koraa koyoche kotilil oleimenye ius kila ak ibuche ak ipangan kongunget kokararanit. Omitwokik chechang kou lokoek koyoche ioune kotomo I am ako Koraa koyoche yon tomo iomishe iun neut korong. Koraa yon kopendii korik chemengech chekitoretengee koyoche ityeche kwoshek amun kotityech ngweny ireu mionwek kou kutik anan konamin kutik koyoche kiun akichek korik choto kotililekitun asikeboishen, yoche Koraa ko.

SHA kobo kamanut kot mising en emoni bo Kenya amun toretin yon kemian anan yon kewe sipitali, kora kotoreti piik yon kotoretin mising en ngalekab rabiisiek, yan kemian kora kotoretin amun mechenge rabiisiek anan ikur harambee, SHA niton kemokchinkei yon kewe sipitalisiek che echen, kikotoret piik che chang amun yon kemian komealdoi tukukuk amun mi SHA, sha niton kotoretin yo kenyoru nyasutiet en oret anan ya kait miondo ne makibongonchi kotoretin kolipanun bilitab sipitali, bo kamanut kora en kapchi amun imuche itilchi lagokuk kongeten taman ak sisit amun toreti ichek yon kamionso, SHA initon kora kotile chitugul amun toretipiik eng ngalekab billitab sipitali, lagok kongeten taman ak sisit ak kebwa ngueny kesirchin ichek asikobit kotoret yon kamionso, olekitildoi SHA initon kora kemokchinkei tukuk che chang kou kipandet, ako kimoche kenai kele tos iune anan tos tian imbaret ne itinye, niton kobo kamanut kot mising amun toretin eng ngalekab bilisiek.

Tililindo Kobo komonut kot missing en kapchii anan en kokwotunwek amun ngetililit komoite kele kanamin mionwek anan koityin mionwek cheterter. Tililindo Koraa koyoin ikimitu ana kobur bortangu komie, kokwetunwek koraa ko yoche korulib tililindanywan amun ngo mokiribe koityi bik mionwek cheterter, netai koyoche kemwetegee kila ak kilach ingoroik chetililen. Koraa tukuk chekiome konyolu kotililen sikopit komololchi bik mootinwek. Ole kiripto tililiniton Koraa koyoche kotililen beek chekeye anan beek chekiboishen asimoirek laletab moet anan koreku mionwek cheterter. Koraa koyoche kotilil oleimenye yoche ko kot nerue ko kararan, bo komonut koraa tililindo amun koityin tukuk cheyache en sobenguny en kokwotunwek Koraa koyoche korib korik chekiboishen anan korik chekitoretengee yoche kotililen ako Koraa komokityekote ngweny kopendii korik chuton amun ireku kutik. Chito agetukul nebo kokwet koyoche kotinye korik chuton chekitoretengee asitoretengee bo komonut kot missing tililindo en kokwotunwek alak tukul.